E pacha aparoni tinde mon kosenyuol to idwaga gol gi e osiptal piyo ahinya. Ka inyalo wegi gibed e osiptal kata mondo gi, kata odiochienge mang'eny okni odiochienge ariyo kende kata achiel mondo gichang maber koka giwyuog e osiptal gi nyithindgi. Mano nyalo konyo mon kod nyathi nikwach mama bowuok kanyo kosechango maber kaen gi teko monyalo piro go nyathine be, ka nyathi be pende osechot

Tijni ber kendo tijni mora ahinya, tijni nigi nengo kabisa niwach inyalo yudo ka nyiri moko matindo gidak gi deye kendo gikia kata kaka gima ginyalo timo ka gidhie dwe . Koro tijni mora newach ineno nyiri go giyudo nafas ma imiyo gi go gigi ma nono kendo ipuonjo gi godo kor gigi miyogi gibet maonge luoro, gimor kata ka gidhie dwe ,eeh, tijni ber ahinya